ore ele naa eramatata onkishu eimu enoshi siai naji zero grazing ore zero grazing naa eramatata onkishu tiatua ang iyaki ninche endaa nemeipang apuo adaa ashu aipang apuo aing'uraki ate endaa niaku tiang ake intoti ometabaiki naa enkata naaji nimirr ashu nidung'ie enkae kolat niaku nejia taa oshi ikunari ena siai tenkop ang kake ore eramatare onkishu tenkop ang oleng naa kirritae inkishu kebolori inkishu nepuoi airrita tolchambai ashu tonolakua, tenelakua niaku ina naaji inaduo eramatare sapuk onkishu tenkop ang, kimbelelekenya sii inkishu etaa ekiata kuna kishu ompekui kuna kishu sidan osaiwal naa ninche naata iropiyiani kumok oleng tenilo amirr tosokoni.

ore ena baye tenkop ang nibelekenye oleng amu ore tiapa nemeuduno apa nkariak oleng kake ore tenakata tena rishata eetuo sirkali audoki iltung'anak inkariak netudutuo sininche iltung'anak kulo karsisi inkariak tonkang'itie enye, neeku ore ena baye iteru api inakata nibelekenye oleng niaku etaa taata keeta iltung'anak inkariak etaa dii ninye kikonekta inkariak mpaka atua inkang'itie oltung'anak neeku idol ajo ibelekenye ena siai oleng, ore tiapa naa elelek aa oltinka obo ake eetae opisho iltung'anak enkare naa kepuoi aikomorja tine ing'oruni enkare nebiki nidim naaji oltung'ani isai are egira aoku enkare naa isirkon dii apa itumiae oleng teokunoto enkare ashu eoku ninche intasati openy nenap toonkoriong'i nemelelek apa ina siai kake idolta ajo eewuo naa enkibelekenyata.

Ore ena baye nee ene tipat oleng' amu kishoru enkidimata metaa indim naji airiwai iropiani airiwaki likai tung'ani oti enelakua nelo ilo tung'ani atum ereteto tenkaraki enkiriwaroto ino o ropiani. Neeku ore ena naa embaye sidai oleng' hoo duo nemesapuk ninye ena siai eimu network e Airtel, jo doi safaricom oleng' e sapuk tenkop ang' tenkaraki e Mpesani, ketii etesheta ninje mpesa kumok ildukai le mpesa, neeku naa nje dii ake yie onotokitio ena siai oleng'. Ore ake eyia eidipe ninje kuna ambunini are ninje aibung'ata, neeku tenekiriwakini tenakata ropiani to laini le Airtel , naa indim aitayu amu ilo ake aitaduaya entoki naji reference number, nelo naa ilo tung'ani le mpesa airony nena amba nepuo nena amba olaini lenye. Neeku enetipat ena siai oleng'.

meyieu ena siai eng'eno sapuk keyieu ake naaji matejo enkarriyiano noore ena siai enkishui ino taa dei ilo apik batisho niaku mee esiai duo naaji narrep nanu oleng amu melelek niaku, meeta duo naaji eng'eno sapuk nilo ayieu amu ore ena naa aas entoki naji mining aitayu minerals otii atua enkop neenkop eudi atua nimbung orgosoi ajing atua nilo naa aitai nena minerals nilepunyie naa hatari oleng anu tenelo ade peedung'o ele gosoi basi neeku kikoino, neeku mee embaye duo naaji narrep nanu oleng ena kaka inepu iltung'anak kumok eesita amu ketii naa iltung'anak oironya maisha niaku ore adake piitum endaa nipik emisa aing'uraki ormarei lino naa ampaka nilo aas isiaitin naijo kuna.

ore entoki nalotu, indamunot ainei tenadol ena pisha naa eyiarare. ore tena pisha naa idol ajo egira oltung'ani adumu emoti , nitumia ena toki naji kamata ,nelo naa apik atua ashu nelo adotu. naa ore ena bae naa kibooyo oleng' metaa mikipej enkima .niaku isidai ena bae oleng'eisidai ena toki naji kamata ekiretoki imbung'a enkurma, imbung'a emoti tukurto enkurma ,neaku embae etipat oleng'.

Ore oltung'ani teniyeu niyolou ena siai naa mpaka neeku ishomo sukuul nindim aaku nai itaasa course naji Information Communication Technology, neeku kore piisum kuna tenebo o computer science, neeku indim ashomo naa aitobiru portal naijo ina. Aah njere ore ena naa portal Nairobi express way, obaribara apa otesheta olayanyiti Uhuru Kenyatta, orbaribara osheti naa ore tiii pee eaku iloito aim ele baribara naa ilo naa aaku ilak, keeta iropiani neeku ilak kila mwisho olapa niaku naa obo loo lelo aimak lilo baribara, naake eji apa ore iltung'anak oim ilo baribara ee netumoki naa aitalak ilo baribara too nkolong'i kumok aalak naa garama apa naitumiaki ashet ilo baribara. Neeku express way ele naa orbaribara sidai oleng' lolo naa aitaa kiti traffic nisulaki te Mombasa road.

ore ena naa empisha onkera natii sipitali ore kuna kera idol ajo kemoita keeta imoyiaritin napaashari tenijio ninye aing'orr ore enedukuya keeta emoyian nalo aikonji, akoil iloik emoyian naji rickets niaku inamoyian eeta kuna kera kitodolu ina ajo idol ajo ore inkomomi ekuna kera nidol ajo meshipa tenkarake naa idol ajo eh, itanyamala ina moyian neitu itiship niaku ore embaye naaji nanu naidim atejo tene naa kenare nitaasi inkera immunization eton aa kutitik pee ajo sinanu naa peelo aitoreu pee eeku kiti ena moyian ashu peibori ena moyian amu mesidai.

ore tenadol ena nadamu orkerreti ashu orkuak lolafrikani anchere eetae apa sinkolioni oranyi tomashoi naapashapasha eetae osinkolio oranyi te masho enkiama, eetae osinkolio oranyi temasho emuratare nitoki dii ninye aaku eetae osinkolio oranyi eini inkera niaku idol ajo ina masho etiiki tene, tenijio ajurru oleng naa idol ajo emasho ena orkokoyok ore ele kishopo norkishopo ele lorkokoyok inji apa ninche eiko tenenya isiruai lenye nee enetipat oleng ena siai amu keliki iyiok enetiu apa utamaduni ang torishat apa natulusoitie amu ibelekenyate naa apa inkatitin niaku mekure apa eetae elekuak kake orkuak apa ele sidai oleng naa orkuak laa kenare ake nikidamu tonkolong'i naponu.

ore engeno niyieu pias ena siai naa lasima peishomo sukuul ,aa nchere enda sukul eshumata katukul , nilo aisumare esiai naji procurement .ina taa nikincho metaa indim naji aisambasa ashu aishooi ilolan ashu atangamu loingwaa nkampunini napashapasha . niaku ina ngeno naji enare niata .esiai ena sidai oleng amuore ena siai naa kepik enkurma ngatie ,nilepunyie dii ninye enkishui oltungani , neaku ena sidai oleng. niaku ekeji naa ninye ena siai procurement.

ayewuo taa nanu sipitali naa ijo doi emaning'ito esidai katukul ore ninye tenikijio asipu kaata dei irbulabul akeyie kumok ore enedukuya injio kataa sapuk orkulup netaa doi ninye ijio kadolta irgoso ajo ketaa kerriri kairrokita sii oleng niaku ina baye nagira aitanyamal naijo doi ninye kashal etu duo airura nataara enkima enkewarie nalulung'a niaku, naning'ito sii ajo injio kaaya irubat neeku kayieu nayiolou ajo kaa moyian ena naagira aitanyamal.

ore entoki nagira aasa tene naa emoti nayiara ore ena moti naa egirae ayierr mayiolo ake duo ajo kaa daa ena nayiara titua enamoti amu ijio doi kepising'a hooduo nadolta orkurtet ogirae akurrtie ena moti etii ninye kando enkima kajo kidipaki atukurrto niaku enijio aing'orr endaa nayiara tene nee endaa naa kekurrti ake paa kishori meteyiarayu terishata naado egirae sii aitumia imbaoi ashu irkiek teyiarata ena daa adol ajo ijio dii kewang enetii elelek aa boo mee atua aji neeku eyiarare taa ena aiko nejia.

etalama elelero olkereri lenye arashu orkuak lenye liapa tenkaraki imbaa kumok naagira aasa tenarishata ore enedukuya naa idol dajo ibelekenye enkop nibelekenyate sininche inkatitin ore nkatitin nikitii tenakata naa inkulie ore embaye yiare etushulate sii iltung'anak neyama niaku kelotu ele tung'ani workuak lenye nelotu elde likae orkuak lenye nitushuli irkuaki niaku nepong naa elelero orkuak ashu nelau ajo kalo kuak obo esuj, eetae sii imbaa esukul naetuo ore tenepuo inkera sukulini ashu nepuo ashula tosukulini nisulaki kuna sukuluni eshumata naa kepuo atumore inkulie kera naata orkerreti ashu ilkererin opaasha niaku nena imbaa nidol ajo ninche naiko naa inkera mibelekenya orkereri lenye.

aimayie imbaa napashipasha agira aing'oru enkias tomasaa esirkali eimu internet ashu eimu portal esirkali naa ore embaye edukuya eh, kelelek ninye mesidai ina portal ashu eitobiruaki tenkoitoi naaji nimidim ninye atanapa traffic sapuk niaku idol ajo meidimu teniaku iltung'anak kumok oleng logira asishore niaku in taduo embaye sapuk oleng nagirae aimaa tenkaraki naa enkias e internet esirkali ore sii enkae baye ore kuna portals ime secure oleng keya netum kulo mukurani oji hackers nihak neya naa ilomon oipirrta iltung'anak le kenya nepuo ainyial nitaas eh, imbaa emukuraisho niaku nena baa dee egirae akeyie aimaa tenkarake naa esiai e internet.

meyieu ena siai enkisuma yeyote .ore ena siai ebiashara bora akeyie metaa iyiolo aibunga iropiyiani ,nidupaishooi change, ningamu iropiyiani aisudoo , niyiolo enkolong nilo ainyiangu aponaa stock te sokoni ,niyiolo ewueji nindim atimirie kulo matunda, neaku mmee embae duo naji nagol oleng. ore ninye too rishat kumok naa ore iltunganak oosita ena biashara naa iltunganak daa akeyie , ijo aingor itu isuma . niaku mmee biashara duoena nagol oleng , biashara naake naa indim oltungani ake ataasa. niakumeyieu engeno sapuk ,indim ake aiteru ewueji netii iltunganak kumok ,nipik enkibanda ino sidai asi ninteru amirisho.

ore itii atua orkerenket le kisumu, naa ore ake pemwoyu oldia lino ,naa indim ake aing, oru sipitali oongwesin , naas esiai naji vetinary services ,naa indimashomo metabaiki oldia lino . nemenare dii duo ninye naji oleng' nianyu oldia metamoyia piya sipitali. kindim ake niya meshomo aitaas chanjo etoon aa kiti amu ore naa ildien naa kelelek eeta emoyian naa kidim ataa osumu loidim ainyiala iltung'ank . niaku ing'oru ake sipitali nalelek ashu nitaaniki amu ikomok nena sipitalini oleng' te kisumu. ajo sii nanu naa niya oldia lino meishori chanjo ashuu metabaki tenelo naaji nemuoyu. Nakaidim nanu atiaki iltung'nak pookin pee epuo naa aichanja idiein amu ore oldia naa mnyama sidai oleng'

ore imbaa oltung'ani ashu imbaa naiusu oltung'ani fulani tenerripi eimu naa inkoitoi esirkali matejo naaji tenilo aing'oru esiai tesirkali ashu teninchooyo imbaa nikiusu te portal esirkali yeyote naa indim atorripo, kidim sirkali atorrip amu ore lelo portals le sirkali naa ki secure midimi ake duo nishoori imbaa naipirrta oltung'ani hoo duo naa keya tonkulie rishat nitaasi entoki naji hacking nedumuni imbaa kumok naipirrta oltung'ani nepuoi duo ninye ainyial ilo tung'ani ajo sinanu naa nepuoi apurr, nepuoin ae con niaku menare naaji, kenare naa keeta sirkali eh portals strong oleng naa melelek naaji pitaasi ina siai naji hacking.